Miten ortinwek che tinye eng' ole omishoitoi kiyakik terter ole omishoitoi kiyakik en komoswek cheterter omishetab kiyakik koterter ak koratinwek miten korotwek che yomiyotin omitwokik ko en yoton ko omishen tuga komyee angegerchin ak komoswek cherorunotin omitwokik cheome kiyakik eng' korotinwek cheyamat anan ole matanyoru ropta koui kenyor omitwokik cheome kiyakik ako makat en temik anan biik cheboee tuga koker kole kacheng'chinot tugwak omitwokik choton en komoswek cheloen asikobit komaseretyon tuga noton koboru kole terter ole omishoitoi tuga eng' korotinwek cheterter

En boisiet nebo baetab kiakik mising ko en komosta ne ayabu, keboe tuga en kasarwek cheterter en betut. Imuch kabai tuga saisiek chebo subui olon kakotwo kegee. Koimuch kikochi amitwogik che kikochindo chumbik yeitya kinaga beek tuchoton. Olon kakobata nitok kegongchi kiten asigopit kebaen amitwogik alak cheu suswek. Nyalu kora keger kele kakibai tuga en saisiek chebo bet kotom koit kegei en saisiek chebo langat. Baet nebo tuga konyalu kora keger kele kakibai en saisiek chebo langat. Toreti baetab tuga koger kole kates chego en tuga ak koger kole kakimegitu tuga kora en borwek simanam mianwogik.

Baetab tuga en komosta neayobu keboen tuga anan kiyakik alak en saishek cheterter chebo betut kiboei tuga anan much kebai saishek chebo subui olon kakotwo kekei kekochin omitwokik chekitestochin chumbik ak olon kakotar kwomei omitwokichu keker kora kele kakinaka beek yeityo kobur kasarta kora nematya kecheng'ji omitwokik alak cheu suswek baetab tuga chebo chego komochei keker kele kakikochi tuga omitwokik che konu cheko akomacheteche kityo borto much kebai tuga konyul somok eng' betut baet age ko nekiboei eng' saishek chebo beet olon tom kekei akebai kora saishek chebo lang'at olon kakekei toreti niton koker kole kates chego tuga

En temindet netesen tai baetab tuga konyolu koker kole kabai tukyik en oret nenyolu kokochi amitwokik chemokotin asikoker kole kates tuga cheko nyolun en boindetab tugak en at kan tugul koker kole kaing'olchi amitwokik tukyik cheterter cheboiboenjin tugak ako chetese cheko, miten amitwokik chekuren 'birem' ko imuch kikochindo amitwokik alak asikobit ketestechi kora chumbik, amitwogichu kotoreti koker kole kates cheko, kit ake kora konyolu kikochi tugak chumbik chepo cheko en tuga chon kikee ak miten amitwokik alak chekechopchin tugak cheu mobek chekaking'aa konyolu en temindet koker kole kaing'olnjindo molases.

En boisiet nebo baetab kiagik komiten kasunutik anan ortinwek che nyalu kisup olon kiboe kiagik. Terter eleboito kiagik cheterter. Miten kiagik konyil che chang. Miten kiagik cheu nego, ko nego kegere kele kakibutyi kityo chumbik ak kinaga beek koyam yeityo keget kochengyinot ke suswek. Ko kiagik alak cheu nego komuch keget koba osnet asikochengjinot ke ichegen sogek. Olemiten boisiet neo ko olekiboitoi kiagik cheu tuga. O boisienywan amun ame amitwogik chechang. Kiagichu konyalu keger kele kakibutyi chumbik ak kinaga beek koyam. Yeitya kora kechengji amitwogik alak cheu marurek ak suswek chekakingechi.

Betab kiagik ne terekataat kobo komonut kot missing en boik chebo kiagik kararan angeger kele kokichoji kiagik ole iburen noton ko kot ne imuch keboen kiagik ii anan ko korik che ruen kararan ngechobji kot ne terektayat ana iburen ole miten komie noton ii ko keree kole koibur tuga en ole kararan ak komaimuch kongemak chametab gee nebo borwekwak. Bo komonut baetab tuga koraa ne terektayat amun nyorunen temik ii tuguk chebo komonut anan kelchinoik che terter che uu chego ak kotesak rurutikwak nyolunot en temik koger kole kaisuldaen komie boishet nebo baetab kiagik asikopit konyorunen kelchin

En kasarta ne kiboe kiagik ko nyoluu keger kelee kogochi kiagik omitwokik en ole kararan asi kotoret kobos wechetab omitwokik en kiagik olon kigochin kiagik okitwokik ko nyoluu keger kelee kokigochi omitwokik che yomegee asikopit koma wechok alak kouu olon kigochin chumbik konyoluu kigochi chumbik che machang asikopit komo wechok chumbik choton ak olon miten anan ko kokigochi suswek kiagik konyoluu keger koraa kolee kogigochi suswek che yomegee asi komo wechok en koraa suswek en koraa suswek che kikigerchi kiagik ko nyoluu keger kelee kokigerchi suswek choton asi kigochin ko tuten toreti noton koger kolee mowechok omitwokikab kiagik

Eng' emet nebo Kenya komiten korik konyil oeng' chekeng'oten ng'otutik miten kot nekeng'oten ng'otutik nebo emet noton ko neo en emet nebo Kenya kikuren kora kotab bororiyot ak komiten kot nekeng'oten ng'otutik nebo county ko noton ko neming'in toretigei tuwan koyoe boishonik chebo bandaptai koityi biikab emoni bo Kenya eng' kot neking'oten ng'otutik nebo county kotoreti noton en boishonik asikobit koityi biik en koratinwek chebo ko anan kokwotinwek noton kotoreti en tukuk cheun chobetab ortinwek chemengech ak kora kotoreti en ng'alekab karetoetab beek ko serikalit anan kot neking'ote ng'otutik neo ko yoei ng'alekab cheu teksetab sukulishek

boisyeet ab moshinit ko kigotoreet sigobiit kogeer kole katesak rurutik en temisyeet, ak ngeboisheen moshinisyeek en temisyeet ko kararan kot mising amun yoe moshinit iih boisheet ne kamoto yoe chito, angeboisheen moshinishek en temisheet koboru kele yoe rurutik komyee kouu en kasarta nebo minseet angegereren lainishek terekta koyoe noton kotook anaan kochulaak lainisheek, ak koraa boisheet nebo moshinit neuu terekta koteme komyee imbarenik ak kobolu, icheru toltolindo nemiteen ngungunyeek ak ite ngweeny mogombeet nebo terekta, kotoreti toldoyeet neicheru terekta en ngungunyeek kogeer kole kayaai komyee minutik ak kotoret temiik en kasarta nebo kesisyeet

Temik ole oo kochomei bomit anan bambit nekipishen non kishojen amun itchin en olienywai koal bomit noton kararan bomit nekishojein amun toreti temik eng' kasarta nebo pishet amu imuchei koshach icheget en batai ak kotesentai boishenywai nebo kopit minutik anan koboishen kora en pitet nebo kiyakik kararan bomit nikishoje angegerchin ak bomit non iboten mashinishek cheu terekta amun bomit nekishjei ko imuch keibot en olda tugul ale imoche amun terter ako manyikis ko bomishek alak cheu chekisir koui kasing'wai akoibe saishek chekoen olon koboishen amu mau bomit nekishioje

Boishet nebo moshinishek en mbarenik kobo komonut kot missing ak nyolunotin en temik koger kole korib moshinishek choton asi kobois komie kouu moshinishek che kitemisien ko nyoluu keger kelee kakilit en kosorwek che mokyingee litet anan yon kiboishen. Ko en moshinishek alak cheuu bomit anan bambit ko mokyingee komosto ne kisurii koger kole kakiil asikopit komaim biik olon kibishen ko moshinisek alak koraa che uu wilbarishek che kiiboten mosikoshek en mbarenik konyoluu keger kelee kaiilil mugunget asikopit koyay boishet nebo loiset konyumnyumit, miten koraa moshinishek alak che keboishen en imbar konyoluu keger kelee kokirib ak olon kogetwoen kegonor asi koribok

En boishet nebo mashinit en mbarenik anan ko en boishet nebo temishet kotindoi kewelinwek mashinishechu ko miten barak kot mising' olienywai ak kewelutchet age nebo boishetab mashinit ko an komakinyor chito neimuch kokweri mashinit noton anan chito ne ingen koboishen mashinishek alak kora ko uen mising' ole keboishoitoen ak kora mashinishek komakchingei mwanik anan komiten alak chemokchingei kimnatet nebo sitimet ne noton kometen barak oliet nebo sitimet mashinishek kora ko imuch koumisan biik anan kokochin biik kora koumionso mashinishek kora sait age ko anan komeiyo sikotelel boishet

olon kitesentai boisheet nebo temisyet mising ko en koroni komiten moshinisyeek chegeboishen en imbareniik anan cheboisheen temiik asigosuldaen boishenywaan nebo temisyeet, agenge en moshinisyeek chutonko nebo , terekta keboishen olon kiteme imbarenik ak keboishen kora kegereren imbarenik, eleimuch keribto terekta ko kegeer komyee kele miten tuguk cheboishen terekta cheuu mugungoik anan ko komosweek alak cheimuch koboishen terekta, nyolu kegeer kele tindoo mwaniik kosorweek tugl ak kechob oloon kamee, ko moshinisyek alak cheuu boibusyeek iih keboisheen kebireen beek koba olegimoche, eleimuch keripto boibusyeek iih ko nyolu ketuub asimobir asista agomait koyesyo

moshinishekab imbar ko chekikotoret temik oleo asikosuldaen icheket tii boishenywan nebo temishet. miten oratunwek chekeboishen sikeker kele kokirib moshinishek chuton. oret netai ko keker kele kakikonor en olemie olemakimuch kechor anan nii olemaimuch kongemak. oret age neimuch keriben moshinishekab imbar ko keker kele kokiyochi imbar kasit anan kitilil olon koketwoen en imbar. angeyai kouniton kotoreti kotokobois moshinishek choton nii en kasarta negoi, ko en moshinishek alak cheu bomit nekipishen konyolu kekere kele kokiun olon koketwoen keyoen boishet ak kekonor en ole kararan. oret age neimuch keboishen nii ko kinde olemie tukuk choton.

Boisietab mashinit en keetab chego ko kaikai anan kararan kosir keetab chego nebo eut, kararan ak koboisien mashinishek amun yae kotaret anan kochokchi boisiet nebo keetab tugaa miisik olon kikee tugaa chechang , kararan koraa boisietab mashinishek amun maimuch konamta sumto anan murindoo chego chekikee ang kekerchin chego chekikee eut angekeen chego eut koimuch konamda simto chego che imuch koib mnyonwek cheterter boisiet nebo mashinit ko kararan amun toreti temik oleo en boisienywan nebo kogei chego ak kee chego kokesu ago maituche kotereti Kobos mnyonwek masaitis.

En boishet nebo ribetab kiagik ko miten ortinwek che nyoluu keger kelee kokiyochi kouu ngechirek ii ko makat keger kele kokitilji butek ak miten ortinwek ii oengu che imuch ketilen butek oret angenge neimuch ketilchinen ngechirek butek ko nebo moshinit ak oret age ko nebo ketilen eut kararan tiletab eut amun ii ribe chito netile koger kole matil ngechirek ak koraa boishet nebo tiletab butet keboishen eut ko ingen chito nebo kobo artet atebetab ngechirekyik amun miten ngechirek che itwole olon kitilchin butek

En kokwet en obunuu ko miten kirwokindet ne kere kolee miten komie chametab gee nebo biikab kokwet en ole obunuu, kiguren inendet kirwokindet Benson bett ak koyoe boisionik choton che kororon koityi mengiikab komosto ne obunuu, kirwokindoni ko ibchin ii biik riporishek che yobuu serkalit ne oo ak komwochin icheget tuguk che nyoluu koyay missing che mokyingee sirkali missing ko yon kisire biik che moimuche gee en kokwotinwek anan olo miten tuguk chebo toretoshek ko tesentai kirwokindet ii siret nebo nichu asikopit kerobji icheget tuguk che uu omitwokik missing ko en biik chemo imuche gee kirwokindet koraa ko tesentai koyoe tuyoshek che ngololchinen biikab kokwet akobo ngalekab bandap tai toreti koraa koger kolee kokibos tugukab maiwek che mochomdotin

En boishet nebo tesetab nganuk ko miten moshinishek che keboishen en kasaraton olon kigese anan kebute nganuk ko miten moshinit ne oo ne keguren combined harvester ne noton kogese nganuk ak kogonor en yoton ak ko kutkut kobaa metetek olon tom kinde mokuboik che kigonoren kiboishen moshinit niton ii kigesen nganuk missing ko en mbaronok che echen anan ii minsoshek chebo nganuk mashinik niton kigesen nganuk ko toreti kochokyi boishet amun maimuch ke gesen nganuk eut en temik che mengech koboishen icheget eunek en kosorwek che kegesee nganuk icheget kararan ngeboishen moshinit amun chokyin boishet en kasarta ne nwach

En ng'echerok ab kandoinatet che miten en emetab Kenya ko miten Che isubi mising' bikap Kenya kosir ng'echerok alak miten amuneisiek Che yae bichuto kosub ng'echeret age kosir age miten ng'echerok ii Che terter kou chebo kandoik Che indochin kauntisiek ak komiten ng'echeret nebo kandoik chebo korik Che king'aten ng'atutik choton kobo serkalit neo en emet bikap Oleo en emetab Kenya kogochin kasubet ng'echeret noton nebo laitoriat nebo emet noton ko indochin bik tugul en emet nebo Kenya igochin bik kasubet ng'echerani amun tindoi kimnatet neo kandoindet nebo emet ne isuldoen boisionik Cheu chebo kochob sipitalisiek ak kotech lamisiek ak koger kora kole kanyor bik kanyoiset en sipitalisiek

En emetab Kenya komiten mornet ne toninyin ng'alekab weather en emetab Kenya bichuton tonojin keretab weather ko keguren meteorologist ako tesentai boisionik chebo Koger Kole unee itondap emet en komoswek Che terter yoe kouu niton asi komwochi biik ole tepto en korotinwekwak en komoswek alak komiten biik Che bunee uinwek olon konyo ropta amun menye miten ngweny anan legemoshek ko toreti bichuton komwochin biik kolenji nekit konyo ropta ak kisome bichoton konakta kouch komoswek Che miten barakyat asikopit kebos bitunetab nyasutik, bichuton koraa ko tonochin kertoetab weather kotoreti asikopit konai biik boishonik Che tesentai en kosorwek Che terter Che uu chebo minset ak yaetab boisionik alak

En kokwenyun komiten kainutik chekekuren murenik ak tibiik, kainutichuton ko kikikochin lakok kosipke ak sait nekikisiche icheket, biik chekikisiche en kasorwek chemiten ropta komiten kainutik chekikochin ichekt miten chekikisiche en rutoi komiten kora kainutik chekikochin ak kora komiten tukuk chekiyoe anan chekisupi olon kikochin biik kainutik choton ko kiu kikochoni lakok kainutik kosipke ak biik chetaa chekikosirto cheto kotupchot en alak en kainutik kora ko kikikochin lakok kosipke ak boisionik chetese tai en emet kokiyoe kikochi kainutichoton en kainutik chekikuren lakok komiten che kuren kiprop, miten nekekuren kimutai ,kipkoech ak kipkemoi ko tibiik komiten chumutai, chepkemoi ,chep.

en komosta neobunuu komiten kandoik iih chetindoo kimnoteet nebo kowiis kabwatet ab biik en komositon, miten biik iih cheigochin kosubeet kondoik iih cheterter ak choton iih ko alak cheimuch kowiis kobwotutik chebo biik, mising iih alak kora cheimuch kowiis kobwotutik ab biik iih, ko kondoik chemiten baraak en serkaliit kouu laitoriat nebo emet, ngololutik kyiik iih koiboru kele ebchiin iit biik ak kogose kiit nemwooe, ko noton neyoe kogochui kosubeet biik, biik eleoo kogochin kosubeet kandoindet nebo emet ak komuch kowiss kobwotutik kwaak kouu negomoton, imuch en kondoindet negomotom kechome kongolole kotkocham biik kondoindet noton

En kerenyun kosubge ak konoret ab rabisiek en benkisiek anan korik agere ale kararan noton amun toreti bik korik Che igoitoi rabisiek en kasarta non kemokyinige toretet ange konor rabisiek en korichuto kotoretin kora asikobit komeboisien rabisiekuk en oret ne makararan angekonor rabisiek en korichuto igoitoi rabisiek ko miten en eunek Che kororon ako maimuch kobetyo rabisiek kosir olon kengetunde en gaa

Emetab Kenya ko ki konyor kandoik muut kong'eten angorchigei bounatet nebo kondochi ge ichegen kong'eten kingoba kiplelachek en emoni emetab Kenya ko kindochi kandoik mutu ne netai ko kandoindet nekikuren kandoindet ne konyitot jomo kenyatta ki inendet ii ko ki kandoindet netai nebo emoni ak kitoret kolong' sobonwekab ab bik kasarta ne ki kandoindet ki ker inendet kole anan kitoret kobos tuguk cheu abusnatet mianwogik ak koger kora kole konyor bik somanet kandoindet age nekirub ii ko boyot Daniel Arap Moi nekiindochi emoni en kasartab kenyisiek tiptem ak angwan aki kiyai aginee boisionik kandoindet age ko mwai kibaki nekiyai boisionik Che tag kibwate agoi raa kandoindet ake ko Uhuru kenyatta ak nemiten nguni Ruto.

En abakora en kokwotinwekyok ak Ole kibendoten komiten bik Che mokyingei toretenyon ak nyolu keger kele ki bitunotin en kasarwek tugul olon mokyingei bik toretenyon kararan angi Kochi bik toretet amun en kasarwek alak agechek kemokyinige toretet miten besyet ne kirotoret chi nekimokyingei toretenyun kiagochi inendet tuguk Cheki mokyingei che choton en tuguk Che ki mokyingei ko amitwogik kiagochi amitwogik ak kora kimoche rabisiek ak kiagochi bik Che Imuch ko mokyingei toretenyon en kokwet kochang kora miten lagok Che matindoi sigik ko nyolu keger kele kakigochi icheget toretet miten kora bik Che oosen ko nyolu kora keger kele kokigochi icheget toretenyon olon mokyingei

en sobet ab chi olon etu komiten tuguuk iih cheibwoti chemoutyeen chegibo minginoteet anan koche kiyaai kiin komingiin, anan komii koraa tuguk chegigeer en kasarta negimingin, en anee komiten tuguk cheobwotii anan ko chekyayai en kasarta nebo minginotet nyuun, choton anan alaak en choton ko tuguk cheuu ureryosyeek chegitaam keurerenii en kasarweek chegibo minginoteet nyoon, boishonik cheuu chuton ko chegibo ureryeet nebo mpireet, kimiten ureryeet negechesoni mpireet, ko en lagook chetibiik iih kogitaam kotwole icheget iih usiit ak koraa kourereni icheget iih koreek, kimiten koraa mchezeet anan ureryeet nebo retireti negitam keunyegee ak kechengegee choton ko ureryosyeek chegibo minginotet.

Miten atindonik chebo kasarwek Che terter en sobetab chi miten atindonik Che amuch amwa akobo kasarta nekiamigin agenge en atindonichoto ko kitam kengole lagok kelenjin kimutu lagok en Ndegeit choton alak en atindonik Che kitam kemwochin lagok chemengechen atindonik alak kitam kemwochin lagok ko ki mwochin atindonik Che Imuch koame bik olon makikas it sigik kitam kimuen lagok tiongik cheu chemosit kikilenji lagok aame bik chemosit anan miten kora chemololut Che miten en osnosiek ak olon karir lakwet kimuen kelenjin kimutin koamin chemalalut en Bii ak kisisin lagok yon kagimwochi kouni

En emetab Kenya komiten mornet ne kekuren EACC ne noton kotoreti koger boisionik cheu chebo ngalek ab osoya en emet anan boisiet neyaa nebo rabisiek ab boror mornani kiguren EACC kotoreti koger kole kakibos boisiet nebo osoya en emet ak koger kora kole ko kiboisien rabisiek komie Che kagigochi kandoik asikobit kotesentai ngalek ab bandap tai en komoswek Che yobu en nguni ko kotoi kibagenge niton bo EACC lipanet ab rabisiek nebo soet ak mo ki koitoi rabisiek en eut toreti niton koger kole kakibos ngalek chebo boisiet ab osoya en emet EACC kora ko ki kotoret koger kole kakiyai kasit ne kararan kandoik

Miten oratinwek Che ibe kandoinatetab bik koker kole koter bendietap moet Che choton ko boisionik Che yoe asi koger kole kagikirinda bendietap ab moet miten tuguk Che yoe kobit mianwogik cheu chu chebo bendietap moet choton ko angeboisien bek Che muren ko yoe koba moet en bik ak kora ange am amitwogik Che matililen koyoe koba moet en bik komiten anyuun oratinwek Che nyolu koyai kandoik ab bik asi koter mianwogik cheu chuton chebo bendietap moet nyolu koger kole kainet bik koun eunek ak koun tuguk Che boisien ak kora koger kole karib ngalekab tililindo asi kotoret kobos mianwogik cheu chuton alak en oratinwek kora ko nyolu kelenji bik koyoo amitwogik komie

En emetab Kenya ko tindoi sipitalisiek Che echen ak chemengechen sipitalisiechu kotesentai icheget boisionikwak Che terter sipitalisiek Che mengech ko matindoi icheget korik Che kiriben bik Che miandos ak sipitalisiechu chuton mengech kinyoen Kityo mianwogik Che mengech cheu tingoek ak cheu chebo chererok ak sipitalisiek Che echen kotindoi korik Che kiriben bik Che miandos soiti Che kikuren wadisiek en komosta ne ayobu komiten korik Che ititoi bogol agenge Che keriben bik miandos ak kora komiten sipitalisiek Che echen kot mising Che kisiptechin bik chon moimuche konya sipitalisiek alak kotindoi korik Che tesotinn Che kiriben bik Che miandos

En kasarta ne kimiten ngunii ko ne kikondo missing ngalekab boishetab soet ak muswongnotetab kasari, somanetab soet koyoe koboiboienchi logok missing ango tuyo ak konetindet ne ingen konet ak koboishen oret nebo soet kararan konetishet nebo oretab soet ak koyoe look ko boiboiechi ak konetke tuguk chechang angeboishen somanetab soet kochanga tuguk che inete gee logok ak komuch koger pichainik anan ii koger koraa tuguk che nyoluu anan chemiten en pichait noton che imuch konetegee, somanetab soet koraa ko kararan ako kigoyay logok ko boiboiechi amun kiboishen tugukab muswongnotetab kasari che uu simoishek ak kineten icheget koraa komoswek che uu youtube en simoit

En kasarta ne kimiten ngunii ko kikondo boishetab benkishek che konu chepkondok en kogoitoet ak ribset nebo borto che sapos kerub kikogon serkalit anan bankishek che konu chepkondok ole kiribto borto makat en chito koger kolee kakonor rabishek en benkishek che imuch en kasarta ne kakoet inendet anan en kasarta ne kakoyosit komuch konyorjigee chepkondok choton asikopit kotoret en kasarta nebo yosindo. bankishek koraa ko kigotoret biik amun igochin icheget rabishek che toretengee en kosorwek chon tindoi mionwokik anan che kinyoen mionwokik che terter, kikotoret biik koraa serkalit ak benkishek en kibangenge missing ko en ngalek chebo chepkondok che mo

En kasarwek Che kimiten nguni kobo kamanut keger kele ko kiboisien rabisiek en oret ne kararan asikobit komoib wechowechet rabisiek ko Kararan anipangan ortinwek Che Imuch iboisien asikobit komewechowech kararan Ani yaen boisioniguk kerge angot chebo mungaret anan ko chebo temisiet Imuch ialen kit netoretin netun ko Imuch ialde en tai olon kaiyositu Alan oloon kain yon kamunget ialde tuguk Che kikeal en kasarta nekita iboisiei kararan angerib chepkondok ak ortinwek Che Imuch keriben chepkondok ii ko keaten mungarosiek anan keker kele kakiyaen kit ne koron kowegu rabisiechoto ak kora nyolu olon keyaen mungaret iger ile Imuch kogonin kelchin ako ma hasara ko noton ko toreti korib chepkondok

Ane ko a kabatindet ago amuche asom chepkondok en bankit ne igoitoi chepkondok koityi kabatik ak kora komuch ager ale kakingalal anan acheng serkali en ortinwek Che Imuch kotoreten kabatik chang ortinwek Che Imuch koyai serkaliit ab emet ab Kenya asikobit koger kole kotoret kabatik agenge en ortinwechuton ii ko kebosyi icheget alyetab tuguk kimine cheu bandek ii ak kebosyi kora icheget beit ab tuguk alak ak nyolu kora kotegunen serkali alyet nebo katoldoleywek asikobit ii komuch koal kabatik oret age ne Imuch kotoreten serkali kabatik ko kochengji icheget I ndonyo ne Imuch koaldaen kabatik rurutik ab mbarenikwak

Miten ortinwek cheimuch koyai SACCOs asikotoret biik konyor ii chepkondok en kokwenyun miten kora tukuk chekoromen chebune SACCOs ichuton olon ng'ololsechin temik anan kapatik boisiet ne bo SACCOs koker kole kong'ololsechi biik cheterter kerke ango kipakengeitab temik anan biikab mung'aret amun icheket ko chechengyin alyet nekararan ne bo rurutik meng'ik ako imuche kokonoren kabatik yuton ana biikab mung'aret komuch ii kokonoren rapisiekwak SACCOs, kararan SACCOs kora amun toreti kapatik ak biikab mung'arosiek kokochin chepkondok chetesen tai mung'arosiekwak ak boisionikwak chebo kabatisiet ak olon kokokochi kora kotoreti kochengyi ndonyo nealdoen rurutikwak.

En betushek chekimi anan en kasari kosibgee ak oleu emet kochokto missing boshetab chepkondok. Olon itinye chito chepkondok konyosin kokokobeb kemeyaen boishet nekotoretin, kasari chepkondok komekoyoe boishet neo kou tai amun kikouit missing olietab sobet ak kikwo barak beitab tukuk chebo komonut che choton ko cheu sukaruk kii ak makatyat ak muanik koraa cheboishen bik en atkan tukul. Miten tukuk chetoreti ak kongeme boishetab chepkondok. Oleimuch kotoret bik boishetab chepkondok kii ko ankeyaen boishet nekararan koriboksei chepkondok, ko miten koraa tukuk chengeme boishetab chepkondok kou angeboishen rabishek en wechowechet kealen tukuk chemobo komonut cheu maiyek ak tukuk ala.

Chego chebo kina ko Kararan ango chuchun lakwet nemingin en kasarta neta ko chereret miten kelchinoik ii chebo kochuchun lakwet chego chebo kina amune agenge ne yoche kochuchun lakwet chereret chego chebo kina ko asikobit kogochi kimnatet en borto ak kotoret koonda mianwogik oloon tagomingin lakwet Chekab kina kora komiten en mat noton ne kararan ne nyolu ko chuchun lakwet Chekab ko kororon ak kobiyonye lakwet ak konyor kimnatet kosir angebaen lakwet chego cheu chebo tuga Chekab ko kororon amun miten en Ole Karan ak amun ame kameet amitwogik Che kororon ko nyolu ko chuchun lakwet aginee si konyor kimnatet ak toreti niton koger kole miten en chameetapgei nebo borto lakwet

En kerenyun agere ale kikolgei serkalit komwaita agobo ngalekab komonut en soet ako miten ortinwek Che Imuch kimukta noton boisiet ab en boisionik ab soet en miendo ko ki kotoret bik Oleo amun angomyumgei bik Che yobu komoswek Che terter ii kokochi toretet chito olon kanyor uinwek anan olon chilat ko toretokse chichoto en boisionichuto bo miendo kobun bik Che igoitoi toretet en soet kobun komoswek Che terter ki kotoret kora soet kenobunen bik Che miten ngwony ak kigochi toretet kiboisien kora soet en ngalek chebo kemwochi kandoik ngalek chebo bandap tai kiboisien soet kengololen ak kenyorunen kandoik kemwoi agobo boisionik ab bandap tai

En betusiek Che kimiten anan kasari kimiten komi kelchinoik Che kenyoru angeboisien moswoknatetab kasari en keretab amitwogik Che nyolunotin angeboisien moswoknatet kenyoru naet akobo amitwogik Che nyolu keam ak kenai kora kele bo kamanut ainon amitwogichoto en borto miten amitwogik ngemei borto angeam ak komiten amitwogik Che teche borto angeam ko nyolu koger bik kole kaam amitwogik Che choton Che teche borto akostoege amitwogik Che ngemei borto kararan kora konetisiet nebo amitwogik Che nyolunotin anan nyoru boroindo koker kole amitwogik achon Che kororon ko achon Che yachen ak konet lagokwak ak bikap kokwet

En komoswek chebo anan resop ii komiten tuguk Che kirindoi komakinyor boisionik ab soet en miendo Che agenge en choton komiten koratinwek Che tembonok Che maite tuguk chebo soet cheu bustaisiek Che igimiti Ole boisioito ngalekab soet kit age nekindoi komanyor bik boisyet ab soet ko miten komoswek Che tomo koityi sitimet ako mokyingei bik sitimet en komoswechoto ko kirindoi noton komanyor bik ii boisiet ab soet kit age ne kirindoi boisiet ab soet ko bik alak ko manyor somanet ak komaingen koboisien tuguk ab soet amun kere kole choton kobo bik Che kisomanso ak kora konyolu bik akobo Ole testoitotai boisionik ab soet

Boisiet ab somanet ab soet kotoreti kipsomaninik en ortinwek Che terter toreti somanet ab soet kipsomaninik konyor ii ngomnatet agobo Ole kiyoito tuguk Che terter Che maimuch konyor ngomnatonoton en oldo age okot en kitabusiek boisiet nebo soet kotoreti kora kipsomaninik konetgei tuguk chebo kamanut ak tuguk Che tesetai nguni kou Ole wenditoi tai emet anan kit neu emet Boisiet nebo anan somanet nebo soet kotoreti kipsomaninik konyorune ngulotiet nekimokyingei en komoswek chebo kap kazi anan ngomnatet ne ki mokyingei en Ole yoen kipsomaninik boisiet kararan boisiet ab somanet nebo soet amun kinyorunen ngomnatet ak ketechengei yoton ak Imuch kora konoyo bik en yoton